Ee ore esiai oo lomon tolosho le kenya nilepua oleng' neewua dii eretoto sapuk oleng' tiatua ele osho. Ore eretoto e dukuya, negira ayaki serkali ropiani oo nkuapi e boo nee eretoto ina. Neyautua sii ake amu inotito iltung'anak irkasin naa enaa iltour guide oonap naa ilashumba to lale le mara, inoto naa iltung'anak ina siai. Nilepunye sii amu eteshetakitia iyiok isukuuluni, etesheta sipitalini nee eretoto dii ina sapuk naagira ayau. Ee neutua sii embaye sidai oleng' nagira iltung'anak oshi taata aitaa inconservancini enaa esiai naa nashetieki nkampin peetum iltung'anak ake otaaniki naa ina retoto. Itobirakaki sii irbaribarani loopuo nene wueitin irbaribarani oopuo nene wueitin oitabaya naa iltung'anak oo lelo ewuei ilo ale loo ng'uesin.

Aa ore esiai omashinini naa kitelelek esiai, aa kidim emashini atuturo enkop a enkop sapuk ,nitoki sii aaku kedungo iltunganak lesiai. Aa mintoki nai apik iltunganak lesiai kumok amu iyata naa imashini tolchamba . Ore sii kuna ,mashinini naa kikesisho , kidim emashini aikesa irpaek , nidima aikesa enkano aa irkuniani kumok alang naji iloidim iltunganak oikesisho. Nitoki sii aku ore emashinini tena siai oshio ondaikin naa kitelelek , kidim emashini aikena, aikena , kidim aikena naji irkuniani oshi esiana endaa naji ninkesa alang nai teniken iltunganak amu kinyialaki naji itunganak naji enkikenata . Nitoki sii aku ore imashinini kedungoo iropiyiani nindim naji oltungani aikuna, aigerie iltunganak tesiai.

Ore sukulini naitengenisho enkisuma oonkishu nikiata university e nairobi , mount kenya , etii maseno kiata karatina. Ore too nkoleji netii sii baraton , nikiata sii egerton , nikiata university naji jomo kenyata <noise>

Etipika sirkali nkoitoi akeyie sidain natumieki visa enkop oolamerikani te rishata dorop, ore enkoitoi edukuya netipika olningo sidai oleng tiatua Nena kuapi, naa keningo naaji nitobir naaji enkoitoi natumieki telelkinoto,, nitobiraki sii entoki naaji anaa ena kisuma naapuo nkera enakop aisuma tenkop oolamerikani neeku naa ketumi Ina visa terishata dorop, neetae sii enkoitoi nikijo, ee ena naitengeni iltunganak aaliki enkoitoi naishaa pee etumi naa enoshi aitoki emukraisho, naatumiek visa tenkoitoi nimishaa, nitumiae naa Ina oitoi pee etumieki Visa telelkinoto,.

Kiata Mheshimiwa Patrick Keturet Ole Ntutu nikiata sii ninye Mheshimiwa Sikona. Kore taa lelo naa larikok sidain oleng' tena murua naa naing'uaa neasita siai sidai oleng' amu eteshata sukuulini, sipitalini, lbaribarani tenie ng'oji ketii ltinkai ake yie kila lbarrbara te kila corner ake yie enkaunti. Nikiata sii bursary too nkera naatii sukuulini e university negira sii aisho orkijanani orkasi. Meatae orkijanai amu kegira orkijanani ake yie pooki aatum siaitin te siai enkaunti egora aatum pii elkasin. Naaku larikok lolo sidain oleng' likinyorr negira aasaki yuok esiai sidai oleng'.

Strathmore schools, talek highschool, narok boys, high school, olulunga highschool, maasai girls high school, marlal highschool, ,ninche naa isukulini naitabaitie, enkesha oosinkolioni nikiata orkeju oodo highschool, etabeitie sii ninche enkesha oosinkolioni naa le national.

Kaitayarisha naa angas ayau emoti sidai, napik enkare sidai, naish naa enkare meitootuaa, oree ake peenang'atri napik naa enkurumwa, naoika enkurumwa akurtito napik enkurumwa akurtito metagolo, naisho naa eyara too ldakikani lemegiroo ldakikani imiet ajo naa sii nanu naitayu naa nabuku, ore endaata enkiring'o naa kainyang'u enkiring'o nadung'dung' nang'as aituku naitoki sii naichemusha aitayu olpile, nayau naa emoti, nadung'oki enkitunguu napik ilnyanya napik eilata naishoo naa sii ninche meitotua mpaka nekuu nabukoki na enkiring'o naitei napukur, ore ake paapukur napik naiongesa enkare nikitumie naa enkiti subuu.

The death of small children in our country Kenya has drop it is big like before when there was no medicine and hospital so it has drop not big but also the government has taken a step that has lead to the drop of the death of small children the first step is by bringing medicine of prevention that can be swallow or given to the child so that disease cannot get in small children they have bring the injection in the hand to kids they have also brought something we called eh. Clinics in the villages that it is where mothers get birth to this days when a mother is almost getting birth she goes to the clinic because there are midwives so it helps to stop death of kids the government are also teaching people to be in an environment....

Eyieu na enasiai oltungani oisume, eyieu oltungani oshomo sukul, enkipirta na enasiai ontomonok na nanuta amu keyieu ltunganak makini osimuare enasiai neeta sidai qmu ore na enkitoinoto onkore tontomonok nemelelek, neaku keyieu oltungani oshomo sukul nisume, ainasiai ake elotu aas, amu ketii irkulie tomonok na kegol itoini, etii nkulie naa neaku nkoshuak edanyi pepuku enkerai netii nkulie nakerish nkera imanike eiu enkerai sapuk ,mbaa naikunono nejia, neaku keyieu ltunganak oltungani akeyie oisume tukul enasiai ontoinoto ontomonok.

Mweshimiwa Gabriel ole tongoyo ,ninye naapa orbungei le Narok west peoshi enkukuo neton naake aninge ornungei amu keasita esiai sidai oleng, eshetita ndarasani e itobirita sipitalini akeyie neaku keasita akeyie esidai tiatua irmasaasai.